Ĩni mũno, na nĩmateithagia, hoka nĩ muonere wa maũndũ, na ningĩ magateithia mũndũ kũgĩa na mawoni matiganĩte megie maũndũ maingĩ ma mũtũrĩre ta ũrata, wendo, bamĩrĩ, thirikari, kĩyo, gĩthomo, ona ningĩ maũndũ maingĩ maingĩ.

Jaluo nĩ andũ mendete raha mũno, na hoka nĩ ũhiki, matitigagũo na thutha. Mohika mao, makoragũo maihũrĩte na gĩkeno, kinya irio nyingĩ. Mambũra maya makoragũo me magĩkeno biũ biũ. Ningĩ, nĩ marĩ mĩndũire na mĩtugo ĩrĩa makoragũo magĩthingata. Ũu tatĩ, athuri arĩa mahikanĩtie matingĩihũrĩrũo irio kuma thaburia ya andũ matahikanĩtie. Na ningĩ ũũ nĩgũtũmaga kinya jũara iria ciũkĩte cigakĩmenya, kwĩna mĩtugo, na mĩikarĩre mabatairwo nĩ gũthingata.

Nĩciteithagia mũno kũhĩtũkia ndũmĩrĩri, cigatũmĩka mũno kũbundithia andũ, cigatũmĩka mũno gũtũma andũ makenere na makũngũĩre ũndũ. Cigagĩtũmĩka ningĩ kũririkania andũ mĩikarĩre na mĩtugo ya Mũgĩkũyũ. Nĩcitũmĩkaga ningĩ hĩndĩ ya mambũra, rĩrĩa andũ mokaga rũmwe, magakĩhota kũina na gũkenerera o hamwe.

Aikari aingĩ a Nairobi, yoka nĩ hĩndĩ ya mambũra, kana thigũkũ cia Ndithemba, nĩmathiaga, icagi-inĩ ciao. Aingĩ mathiaga na ngari ciao, kana, ngari cia gũkombora. Na, mathiaga makuĩte o ngathĩti, na cuba ya maĩ, magakĩhota gũkenerera, Ndithemba ĩyo, na mambũra mao, hamwe ma bamĩrĩ ciao. Hoka nĩ hĩndĩ ya gũcoka Nairobi, ngari-inĩ ciao cikoragwo cihũrĩte, ngũnia cia waru, ngũnia ya mbembe, ngũnia ya makondo, na maembe maingĩ takĩ. Ũndũ ũyũ nĩũhotaga gũcanjamũra andũ mũno.

Kwĩ honge ta, LVCT, PEPFAR, Women Fighting AIDS kenya, KELIN, AHF, USAIDS, NEPHAK, WORLD VISION, USAIDS, na kenya AMREF.

Nyĩmbo nyingĩ cia na nja, mũno nĩ andũ. Ũũ nĩũndũ wa, ũrĩa aini aya makoragũo, mekĩrĩte mbeca nyingĩ, cia gũtũma nyĩmbo ici ciao citangathwo, maceceni-inĩ maingĩ ma redio, na mĩtambo-inĩ mĩingĩ ya ũkinyanĩria. Ningĩ, ta ceceni cia redio, na terebiceni, citinaga nyĩmbo kana citithakaga nyĩmbo cia Ũgĩkũyũ, na ũndũire witũ kaingĩ.

Taũni itũ, ndĩrĩ ona obici ona ĩmwe ya ODM. Ngwĩciria ũũ nĩ ũndũ taũnĩ-inĩ itũ, ndĩrĩ arũmĩrĩri aingĩ a ODM, arĩa makoragũo makĩrũmĩrĩra mũnene wa kĩama gĩkĩ, ũrĩa nĩwe Raila Amollo Odinga

Kwĩna arĩa makomaga thĩiniĩ wa neti, makahota kwĩrigĩrĩria kũrũmwo nĩ rwagĩ. Aingĩ nao, magũraga tũkoiro, tũrĩa mamundagia, na ndogo ĩrĩa yumaga koiro-inĩ ici ikahota kũigata rwagĩ, kana kũraga rwagĩ. Angĩ nao, nĩmagũraga, ĩrĩa ĩtagũo Mortein Doom, ĩrĩa mahuhagĩrĩria nĩgetha ĩingate na yũrage rwagĩ. Ningĩ kwĩna arĩa, mehakaga maguta, marĩa magiragĩrĩria nĩyo kũrũmwo nĩ rwagĩ rũrũ.

Mĩrimũ ta ya; Pneumonia, Menengitis , Polio, rĩrĩa magego mao maraumĩra, ningĩ nĩ mahotaga kũhiũha mwĩrĩ, na ũũ no ũmatorie, ningĩ mĩrimũ ta ya kwaga thakame njiganu mwĩrĩ-inĩ, na ningĩ mĩrimũ ta ya Tuberculosis.

Haha hena Coursera, Udemy, Learn Worlds, Moodle, THINKFIC, KAJABI, Teach:able na nginya Learn Dash ici nĩ ĩmwe ya nenda ĩrĩa cikoragwo cikĩheana mathomo kũhĩtũkĩra njĩra ya intaneti-inĩ kũrĩa arutwo mahotaga gũthomera onirini matĩbataraga gũthie kĩrathi magabundithio.

Kombiuta nĩteithĩtie mũno, hoka nĩ gũthoma nayo, ĩkandeithia mũno kinya kwaria na andũ me nja wa bũrũri. Ningĩ hoka nĩgũthaka ngĩmu nayo, nĩhotete gũthaka. Ningĩ hoka nĩ kuona indo ta movie, kana ningĩ kuona mohoro, kana, ona, kwandĩka marũa, kũrĩ andũ me nja wa bũrũri.

Ũyũ nĩ mũndũ ũrathiĩ gũthondeka mĩtambo. Togũkorũo nĩ mĩtambo ya intaneti, kana mĩtambo ya thimũ, nĩgetha, kũhote gũkinyanĩria mohoro o wega. Mũndũ ũyũ akoragwo, ehumbĩte wega kana gũĩkĩra nguo iria ciagĩrĩire wĩra ũyũ, nĩgetha kũmũteithia, kinya, ehote kwĩnyitĩrĩra, kũrĩ macuma maya.

Mawĩtĩkio ma maithe maitũ nĩmaroka mathirĩte mũno, nĩtondũ, ũgĩ ũrĩa ũroka bũrũri-inĩ, kana thĩ ng'ima, nĩũroka wĩingĩhĩte mũno, andũ makahota gũthũrima, mawĩtĩkio maya andũ metĩkagia nĩkĩ, na nĩkĩĩ gĩatũmĩte metĩkie. Ningĩ, hoka nĩ andũ, marahota kũingĩrana andũ na rũrĩrĩ nyingĩ mũno, ũkahota gũtũma mawĩtĩkio maya mahote gũthira.

Mwarimũ, nĩkĩ mũrutwo ũyũ waku atareka wega mũno kirathi-inĩ gĩkĩ tarĩrĩa ekaga mbere? tondũ ndarora, ngirĩndĩ ciake nĩ ndĩrona kĩrathi kĩrĩa arĩ, ngĩrĩndi ciake nĩcionekanaga cikĩongerereka o tamu o tamu, no thaa ici ndirona kũrĩ ũguo, nĩkĩ. Mũrutwo ũyũ waku, no gĩtũmi kĩrĩa kĩngĩtũma ngirĩndi ciake ciage kuongereka, nĩtũrona, nĩaraingĩria itherũ mũno kĩrathi-inĩ gĩkĩ, ta hoka nĩ hũmuwaki yake, tũrona ndareka wega, kuoguo no tũrie, oka mũciĩ, ũgakĩrora kana nĩeka hũmuwaki, na nĩamĩka wega

Imwe ya ng'ano iria cikoragũo na ũtiganu hoka nĩ mathiko mwena wa rũrĩrĩ rwa Gĩkũyũ na ndũrĩrĩ iria ingĩ, nĩ ta, mũonere wa mwĩrĩ kũrĩa agĩkũyũ monagĩra mwĩrĩ wĩ mocarĩ, na wauma hau, mwĩrĩ ũyũ ndũhotagũo kuona rĩngĩ, tondũ yakinya mũciĩ, mathiaga magakĩgĩa na igongona, na mauma hau, no gũthiĩ gũthika mwĩrĩ.

Ngwĩciria nĩ tenemũno, tondũ rĩa mũico, ona ti thirikari yabangĩte, mũbango ũyũ, yarĩ nĩ kanitha ĩrĩa twathiaga nahau, kuoguo, thirikari no ĩtũmĩre, gĩtũmĩra ajumbe ake, nĩo ajumbe a kauntĩ, no makorwo makĩbanga mĩbango ĩno, makanyitanĩra na mathibitarĩ, na kinya makanitha, nĩgetha makahota kũgucĩrĩria andũ, na kũmenyithia andũ.

Kwĩna ũmbi ta wa ibeti cia atumia, ciondo cia gũkuĩra indo, kwĩna ũmbi wa nyũngũ, ikombe cia kaurũ, kinya kwĩna mĩcoro ĩrĩa ĩkoragwo ĩ ya nyũmba, ya gũcora mahũa, gũcora andũ me igweta, ona ningĩ gũcora kinya thĩ.

Kaingĩ rĩrĩa ndathiĩ, handũ, hena andũ mangĩrĩtie mĩaka, kana moĩ maũndũ maingĩ megiĩ rũrĩrĩ rũakwa marĩa itoĩ, nĩnjikaraga thĩ nao, ngamoria ciũria. Ningĩ rĩrĩa mararuta mawĩra ma moko, nĩnjikaraga hakuhĩ, nĩgetha onaniĩ ngakĩmera, mahe kahinda ngerie ũrĩa mareka. Ningĩ nĩthikagĩrĩria ceceni cia TV, arĩa mokaga na ndũmĩrĩri ya mĩikarĩre na mĩtugo ya andũ a Gikũyũ.

Ĩĩ nĩndĩrĩ ndona hĩa icio. Ciathirire kaingĩ nĩtondũ wa, ũndũire witũ nĩũthiĩte ũkĩhuka mũno, tondũ ona thikũ ici, kaingĩ andũ matinyuagĩra njohi mĩciĩ-inĩ yao, mathiaga irabu-inĩ. Ningĩ, kinya magongona maingĩ matikoragũo na njohi ĩno ya mũhĩrĩga, kuoguo hĩa ici citironekana mũno mũno.

Ĩni mũno, nĩtondũ wambere, nyũngũ, ũmbi wa nyũngũ nĩ ũndũire witũ. Ningĩ, nĩũtũmaga mũndũ akorwo na kothi ya moko, kuoguo no ahote kũmba nyũngũ ĩno, amĩendie, na one mbeca. Na ningĩ nyũngũ nĩcithakaragia mĩciĩ mũno. Kwanja cingĩkĩrũo mahũa, citũmaga mũciĩ ũthakare mũno.

Ĩĩ nondirikane. Rita rĩa mbere rĩarĩ mwaka wa ngiri igĩrĩ na mĩrongo ĩrĩ, rĩrĩa kĩng’ũki gĩa korona, gĩatũmĩte thukuru cihingwo, kuoguo twarĩ na kĩrathi online -inĩ. Na nĩtwahĩtũkĩire mathĩna maingĩ mũno, tondũ wambere, guakwa, intaneti ndĩanyitaga wega, ningĩ ona mwarimũ, tũtiahotaga kũmũigũa wega tondũ mũgambo wake nĩwatinĩkaga kaingĩ,